Rĩrĩa ndona ũ, kĩndũ kĩa mbere nĩkũmaka makaga na ngaigua ndĩna kĩeha, tondũ nĩmenyaga oma oma nonginya hangĩkorwo na nguraro nyingĩ cirĩ na andũ, kana nohakorwo nginya hena ikuũ. O taorĩa ndĩrona, hena andũ aingĩ mokĩte kwĩrorera kĩrĩa gĩthiĩte na mbere. Ningĩ hena ngari ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya kũmondwo na ĩgakorwo nginya ĩtahana wega. Ũguo nĩharonania hena mũtino mũnene mũno ũkuruhanĩte handũ hau. No ũkorwo ũkuruhanĩtie ngari ĩmwe kana akorwo nĩ ngari igĩrĩ iringanire. Ngari ino ũrĩa ĩroneka no ĩkorwo nĩ kũgaragara ĩgaragarire yate mwerekera yaingĩra mũtaro. Ũguo noĩkorwo hihi nĩ ĩkuruhanirie kana yaringa andũ arĩa mauma ehĩtũkĩri a bara ĩyo.

Ũria ndĩrona, ndĩrona ndume igĩrĩ cigĩthimana hinya kana kũrũa. Na harĩ ndume ici rĩ, hena arĩa maroneka nĩmarageria gũcihurĩrĩria mwena ũmwe. Ũguo nĩ haronania ta hena ene a ndume ĩmwe na ene a ndume ĩrĩa ĩngĩ ya buraki. Ũguo nĩ haronania taarĩ mũthemba wa mathako ũrĩa wahanĩkaga mahinda me hau kabere. Na nĩngĩ nĩ wahũthĩkaga kũrehe andũ hamwe, na ũgatũma andũ macanjamũke.

Ndona ũũ, ndĩrona rithiti ĩrĩa yandĩkĩtwo kĩrĩa mũndũ ũcio agũrĩte, na ĩgacoka ĩkandĩkwo thogora ũrĩa kĩndũ kĩu kiũmĩte, ũguo rĩrĩa ndona hena tithiti ĩno, nĩronania yumĩte kana mũgũri agũra kuma biacara na, na kĩndũ kĩrĩa agũra, na ningĩ ĩkonania thogora ũrĩa kĩndũ kĩu kĩauma, rĩrĩa andũ maraheana rithiti ĩgĩaga na ũhoro wa kwonania mũndũ ũyũ kana noetĩkio kana ndangĩtĩkio, rĩngĩ nĩekũhetwo mbeca ta ngiri igĩrĩ, oka auga kĩndũ kĩu gĩkumaga ngiri ĩmwe na magana kenda, ũguo nĩahenania, tondũ rĩu rithiti ĩrauga agũrire kĩndũ kĩu ngiri ĩmwe magana matano ma mĩrongo mũgwanja na ithano.

Ndona ũũ, ndĩrona ciana cia thukuru mũna iria cireheirwo mĩtambo ya kĩrĩu ya kũmateithĩrĩria gũthoma, ningĩ nĩndĩrona mũndũ wa kĩrathi kĩa igũrũ, hihi noakorwo nĩ mwarimũ wao kana akorwo nĩ ũmwe wa arĩa mamareheire mĩtambo ĩno ya kũmateithĩrĩria gũthoma, ũguo ndona ũ ndĩrona thirikari ĩhĩmbĩirie ũthii wa nambere wa arutwo na ũthii wa na mbere wa bũrũri gĩkĩro-inĩ kĩa mathomo, nĩngĩ nĩnguona atĩ ciana ici rĩrĩa ciatuĩka cia kũbundithio kũhũthĩra macini ici, nĩngũkora ciĩna ũmenyo mũnene wa na ũthii wa nambere wa marĩa marathiĩ na mbere mabũrũri-inĩ.